Picha ni tang'o picha mar lori kendo lori no nere noting'o lo kata kit matafari kotero kamoro. Kendo nitie lo kuma owang' machalo ni nowang' ma idwa ti godo.

Pichani ng'iso lowo mar kwoyo, kendo nenre ni jomoko osechoko kwoyo kanyo kendo mochokogi, kendo girito mondo gibi mondo om kwoyogo gi lori

Weche mag nengo kae gin kaka lewni moban kendo oket maber, ogudu mong'aw e korot, wan kod mo moketi, kaachiel gi pafium, kendo wan gi rang'i, selotep, gi colgate bende

Jokmang'eyo ka en kaka ng'at mobet piny ma ndiko no, kendo osomo gimoro ong'iyo gimoro kendo ondiko. Kendo nyathi moting' ma chalni oting' gi mama gi. Kendo weche kaka gin nengo Kenya ka, gin kaka buge, laptop moyiyo godo no.

Tijni nikod nengo e aluorawa kaluwore gi jok ma itudri godo, kendo ka luwore gi weche ma gikoki kendo indiko piny.

Tijni monding'eye en ni nyakibedi ng'ama osomo tij architecture mar gedo. Kendo nyakibed ng'amo ong'e tiyo gi fut, kendo nyakibed gi ng'ama ong'e kwano numbers mantie e fudno, kendo ng'at mong'e pimo maber.

Gik ma watiyogo mondo walso go gigi e alworawa en nyaka ibed gi pi maler minya lwokogo sende. Kendo ma inyalo lawogi godo, kendo pigno onegobed pi mang'eny ahinya mondi ne ni sende olwokre maler.

Tijni en tich maber ahinya. Bang' kiseruako ogudu in gi mor ahinya. Kendo inyalo in gi mor ni inyalo yudo tich saa asaya madwarore, ma inyalo miyo ikonyogo jodalau, nyithiu kata jo gweng'u bang' ka iseyudo tijno.

Tijni en tich matek ahinya kendo en tich madwani ibed gi nguvu mang'eny. Bang' ka na se timo tijni, nayudo ka onding'a rama mok anyal yudora yudo onding'a. Ma nochuna ma adhi osuptal mondo omiya yath ma nya kwe onding'a.

Tich mar riembo ndiga ok en tich ma yot ahinya. Nyaka ing'e nyaka ibed ng'amo ng'e riembo ndiga, nyaka ikal e okang' mathoth ahinya. Kendo mokuongo, an ne ahinyora ahinya koyudo ariembo ndiga no, kendo nochuno madhi e osiptal mondo othiedha.

Tijni ok en tich mayot ahinya. Mondo iyier ng'ama idak godo. Nyalo miyo iyier ng'at moro machielo kendo ma nyalo miyo ok ineri ng'ama ber kuom jaodi.

Tij ni mondo itime e aluora ni nyaka ibed gi nafas malach mar keto yiende matindo tindo kendo nyaka iikri ne pidho yiende matindo tindo go kata ka iketogi e ogunia mondo giyud ng'ich maber.

Tijni nikod nengo e any e aluora nikech en tich maber ahinya. Kendo en tich ma ma kisetime ing'e ni idhi yudo gimoro matin minyalo konyri godo. Kendo tij ni miyo aluora bet maler ahinya.